Mama moro otang' e pichani koidho e wi yien. Ong'ado yien mondo omed dongo mabor. Kor ng'ado yien ni apa ni konye oyudo yien mothi tiyogodo e tedo. Mano tich mokwongo monyalo tiyo. Mar ariyo, ong'ado kodhi monyalo dhi tedogogo. Ite. It yien ni ichamo.

Wachako gi manyo yien. Imanyo yien ma iketo e kendo. Kiseketo e kendo kaeto itiayo mach. Ikaw sufuria ni tiketo e wi kendo no. Iolo pi eyie maluore gi kar kwan ji midwaro ni oti gi chae ni. Koro bang'e iolo chak eyieka eyi sufuriani. Chak miolo be luore gi kar ji kwan ji madwa metho. Bang'e to iketo majan tiume. To ikasakasa mach ikaso mach ikaso mach. Obiro chako golo buoyo manyiso ni osechako chiek. Buoyo no ikworo gi rachungi maingono. Iwore dinuoya dinuoya bang;e to obiro chako papni kende ma koro onge gi rachungi ni. Koro samosechako papni no mano nyiso ni osechiek kendo koro inya ti kode. Inyalo ole e yi birika ma ingono to aito imiye welo mondo ochak metho.

Mae oganda mar jo Maasai. To tich magitimo wangeyo. Nyiroye mathindo thindo kamae ka ochiegni chako lupo en ni ing'ado ga tonge gi. Ing'ado tonge gi. Koro igwonye. Koseguonye aeto iliro ite. Mano rachisi makende ni dhiang'no en mar ng'at ma oketo ranyiso no kuome. Mar ariyo, dhiang' marom kama aseneno kendo ka igolone jimo. Igolo ne jimo. Kaeto dhiang'ni be oseromo puro. Koro oganda mar jo Maasai gi dhiang' koseromo puro to nitiere kaka iliro ga ng'ute ma kaeto isoye jok.

Jo Maasai biro e pacha. Koro ma nyadiel osenyuol. Onyuolo nyathine mathin dhoth. Koro nitie diek moko ma jo Maasai gi pidho ga. Duek madongo kendo manigi chak mang'eny. Koro mondo koro mondo ginene mondo kik chag no dhi nono, jo Maasai gi nyiedho ga diek. Kendo ginyiedho diek to cha diel opoto. Cha diel opoto kendo ginyalo gatiyo kode e chwako chae. Cha diek ki chwako go chae to chae wuok chae mopoto mamit. Koro ginyiedhe. Nyadiel no kosedhoth to gidhi dong' gi diel kanyo. Mama ni dhi dong' gi diel ka nyiedho. To chagno otiyogodo e tije mang'eny. Chagni onyalo tone e alot. Onyalo tedo kode chai. Onyalo kuoge baeto bang'e obiro chamo kode kata kuon. Ma chak ma be oganda gi gijokan ga moko e ko. Ka gidhi kwath kaka gin jo joma kwa dhok to wuotho go diek be giwuotho go. Kor chagni ginyalo kano to gibiro chamo.